Mae en pur mar rabuon to rabuongi ochopo kama koro ikayogi ma mokete bath lo kumotwoni magi mosekuny moket tenge to moko pod idhi mbele gi kunyo.

Asendikra kod SHA to samane adhie thieth ne othiedha maber ma yedhe bende ne omiya, gimoro amora ne otimna, chudo notim kokalo kuom SHA, omiyo nayudo ratiro mar thieth e yoo malong'o. Kendo bange kane atero nyathi, nyathi be noyudo thieth moyudo yedhe tee mane dwarore ma bange to ne aduogo gi nyathi ka nyathi oyudo konyruok. Omiyo thieth mar, thieth mitiyo gi SHA korka kora to anto naneno ber

Hema ma jogi tiyo godo ni nigi nengo, lewni ma ong'aw e tokgi kanyo kachiel kod ma giruako e dendgi, nitie kacha mesa, otamba mopedh e mesa kanyo, modhi ma opogore opogore manie wii mesa go, nitie kacha shawl mopang ewi mesa kanyo go, tong' mar crate ,angolo

Udi mag Huduma centre gi ningi nengo nikech oger gi gi pesa. Rangi ma obukgi go, gikma ondik kuom gi go kachiel kod gik ma ogor kuom gi go. Yiende motiyo go kanyogo, sign post moro ni oko kanyo, mago duto tee nigi nengo

Nyaka ibed kod lony mar tiyo tijni to mar ariyo nyaka ibed gi masind ni kata kompyuta ma itiyo godo e yore mag luwo kata rango gik moko madhigi weche mag lope. To mogik nyaka ibed gi stima nikech mashind ni tiyo gi stima

Gini kaneno to gima biro e pacha en weche mag omenda ,kendo bad piny owacho ma deal gi weche mag omuom gi. Kakak omuom mar pinywa mar Kenya onego obed ni ikano kata kaka onego obed ni itiyo kodgi, mano ema aparo

Gima biro e paro kaneno gini en weche mag ndeche wa mag piny Kenya ka. Karango mae onego obed ni maen ndara molos maber ma geche kalo lakini kingiye mos toen aena kamoro moyugno kaito okete signpost. Mar ariyo, gini kaneno to nyisa kuma gimoro nitie kaka mae nyisoni Oloitoktok, tiende ni Oloitoktok ni machiegni kanyo ema omiyo gini nikae

Ber manitie en ni sama ngato ondiko gini to ichule, to oyudo omenda onyalo tiyo go tijene. To mar ariyo, gini itiyo godo kaka rapar, sama ondike kama, higni mabiro obiro bedo rapar mar gima ne otimore eka ondike kaka ondike no

Gini nikod nengo kaluore ni sama ngato ohinyore samoro e ajali kata samoro ngato tuo mohingore matek to iyudo yoo mayot minyalo ring kode e ute thieth madongo mondo mi ores ngimane kata mondo mi oyud thieth mowinjore

Gini yudore e aluorawa kendo ng'enyne oyudore e ute thieth. Sama ngato tuo to iyudo ka samoro pii samoro tin e dende, ikawe to iketo ne masind ni, itwe e bade, kosetwe e bade to mfuko man malo kanyo no gino otingo pii koro pii wuok e ofuko kacha to donjo e bad jatuo. Pigno nyalo bet pii nono maonge gimoro amora momede kata inyalo ketne yath bend ekokalo kuom mashind ni

Wantie kacha gi okepe mane iloso kod othith to bedegi tone iwinyo tuoro kaito iketo. Kiwe mano tone wan gi agulu mane ichweyo gi loo tiomo godo pii kata ninyalo kane pii mar modho. Ohigla bende ne nitiere mane ichwako mar, mane iloso mar chwao alot, kaito ne nitie gik moko kaka then mane ipayo apaya gi lwedo, itiyo gi bau tiloso. Kaito ne nitie kombe miloso gi kete matindo tindo ,ikaw gi kapod ginumu to idolo gi maber malos kodgi kom, koselos godo kom timoyo kom no totuo, kosetuo toen aena gima oikore minyalo ti go saa asaya. Kaito newan kata kod otete mag umo go gwen , mago bend ene iloso kokalo kuom kete matindo tindo go, ikawgi tidolo gi, kosedol gi moriwgi kumoro achiel tilosogi ma gilos otete minyal um godo gwen otieno sama jii nindo

Bedo gi daktar mara mapimo kit chiemo machamo korka kora en gima ber kaluore ni sama achamo chiemo mopuodh gi daktar kende, to agengo tuoche mamoko ma nyalo maka koluore kod kit chiemo ma achamo. To mae nyalo kelo ber e ngimana owuon nikech sama ok acham chiemo manyalo kelo na tuoche tiende ni an kacha gi thuolo mar bedo gi ngima makare kuom thuolo malach

Ka in gi ng'at moro amora maduong' buti onyalo bet dayo kata onyalo bet jaduong' to inyalo penje gimong'eyo ama lony ma en godo kuom loso kata payo gimoro, to bang'e kiseyudo lony mong'eyono to inyalo kwayo maondo opuonji kakitimo nikech thoth jogi gin kod ng'eyo mar tiyo tijegi kata mar loso gigi. Koro onyalo pimoni onyalo kata puonji ming'e kaka onegobed ni iloso gigi kichweyo gi lowo kata kipayo.

Aseneno tunge lee manitiyogodo e madho kong'o chon. To pacha paro ni gimomiyo noweruok kodgi, en ni sama lony manyasani nobiro to nobiro gi yore mang'eny minyalo madhgodo kong'o mopogre gi tiyo gi tunge lee. To mar ariyo, tunge lee gi korka ler ne ok giber ruok kaluwore ni ne onge yo malong'o mane inyalo luokgodo igi mabed maler ma sama ng'ato tiyo kode e metho totiyo gi gimaler maonge chilo moro amora manitiere e iye.

Chweyo agulni pod timo maber kaluwre ni ntie jokma pod tiyo gagulu e kano pi mar modho sana sana jokma nie oko mar boma jokma ne delni. Kata kiwe mano, ntie agulni ma ichweyo kosechwe tibuko maber kaeto itiyo kodgi e pidho maua mimedo godo ber e ot. Kosechweye tipong'o lowo e iye tikete maua kaeti nyalo kete odi tomedo ber mar odi.

Loso agulni mar lowo, kata chweyo gikmoko kaka odheru, ng'iso kit oganda luo kaluwre ni kokalo kuom gigi to oganda luo ng'iso ji kaka ne gidak chon gi gikma ne gitiyo godo e ngimagi mar odiochieng' kodiochieng' to gigi pod waneno kilosogi nyaka chieng' kawuono.

Kit chiemo kaka aliya, alod atwago, omena manumu mochwaki tochiel kaeto oole chak, chak mopuo mayom, ojuri kaeto nitie kacha mbuta.

Abula noher ahinya e nyasi mag arus ndalo machon kata mana ndalo masani, kendo iyudo ka e nyasi itedo chiemo mang'eny to mopogore opogore to abula kaonge e iye kanyo to nyasino ok en nyasi. Koro mondo omi obed nyasi ma dhano neno ni adieri a gin gi nyasi, abulani nyaka bedie kendo bamng' ka ji osechiemo ma ji oseyieng' koro dhano ne yweyo gi ring abula kibang'e mos, joma madho kong'o nyalo kowe gi kong'o joma madho soda be nyalo bang'e to madhe gi soda mos nono ka ji winjo ngolo, mano sama nyasi koro dhi ka rumo.

An rwakruok mar jomachon maberna manyalo hulo en mar Jomaasai, to gik magigawo e ng'utgi kata tigo maging'awo e lwetegi. Gin gik mabecho kalure ni sami rwakori kimaasai ming'awo tigo e ng'uti nyaka e lweteni, to ojakelo ber moro gi nyadhi moro.

Mokwongo kawachako gi kit rwakruok to nitie midhiero kalure ni gik mane ji rwako e kinde machon opogre gi rwakruok manyasani, nikech iyudo ni rwakruok machon mane nigi luor cha, tinde oywe oko, sani ji rwakre ma kata ng'ato wuotho mana duk, to tekni orwako gimoro e dende. Olwongo ni mano orwakore. To mar ariyo, kit chiemo masani dhano chamo, kipimo kaka chon ne iloso chiemo gi kaka ilose sani, iyudo ka nitie pogruok maduong'. Omiyo kit chiemo, rwalkruok kata mana thumbe miwero sani, gin pogruok maduong' kipimogi gik manetimre ndalo machon. To mae kelo midhiero nikech koro, kido machon ok nenre. Kido machon odhi boum gi timbe manyasani.

Nam maduong' mogik e aluora mar Nyanza en nam Lolwe kaluwore ni nam Lolwe omako kama duong' ka idhi Kisumu, Kisumu kanyo omako kama lach, kae to kidhi kuonde kaka Kendu Bay kichomo Homa Bay kanyo bende oduong'ie kato en kaka kuonde kaka Port Victoria bende omako kama lach.